Nĩ harĩ bata thirikari gũtũmĩra nyenda cia kĩrĩu, nĩũndũ thirikari nĩ ĩhotaga gũkinyĩra andũ aingĩ kũeheria njamu obici-inĩ torĩa hararĩ hau gabere, ũrakoraga maobici mena andũ aingĩ mahũrĩte raini no kuma manjie, no kuma manjie kũheana mĩeke ĩno ya kũihũria ũtungata nyenda-inĩ, gũtirĩ njamu. Ningĩ mĩtaratara ĩno nĩhete raiya ũmenyo wa gũtũmĩra nyenda cia kĩrĩu na gũcienda. Na nĩmaheaga raiya kamweke ga kũihũria mĩtu, itungata ici hĩndĩ ĩrĩa mohĩkĩrwo nĩ mawĩra na matarĩ na mawĩra maingĩ. Ngũkinyia hau.